Rita rĩakwa rĩa mbere kũhũthĩra macini ya kũgucia mbeca kana macini ya ATM, nĩndarĩ na ihinda iritũ mũno nĩ tondũ warĩ ũndũ mũgeni na ndionete ũndũ tocio rĩngĩ, no kwa mũnyaka hau kando nĩ harĩ na mũrangĩri na ngĩmwĩta nĩgetha anderethe kana anyonererie njĩra ya kũhũthĩra macini ĩyo na kogwo nĩ anyonirie harĩa ngũingĩria kandi, harĩa ngũĩkĩra mbeca iria ngwenda kũgucia na njoke njĩkĩre pin. No thutha ũcĩo wa kũonio, ndekĩra kandi rĩngĩ, yameririo na ĩgĩthiĩ na ngĩmĩaga.

Thĩinĩ wa rũhonge rwa matatũ, kana rũhonge rwa ũkuui wa matatũ, nĩnyendete matatũ cia kuma Nairobi gũthiĩ Mĩrũ, matatũ ciĩho ciĩtagwo cia raha. Matatũ ici nĩ njega mũno tondũ matereba makoragwo marĩ andũ athuri ekindereku, athuri marabuata watho wa bara na nĩ athuri maroraga, mamenyagĩrĩra athii ao na njĩra ya kũmera mohe mĩcibi ya ngari, na oho nĩ maheanaga maĩ nĩ ũndũ thabarĩ ĩyo nĩ ndaihu, ũkaheo maĩ ma kũnyua ũgagĩthiĩ ũkĩnyuaga o njĩrai-inĩ.

Rĩria mũndũ egũthiĩ thibitari kũrigitwo, kwa mahinda na mahinda nĩũthiaga ũgakora thibitari iyo ũgũthiĩte ndĩrĩ na ndawa ciothe iria ũrabatara kũheyo nĩ ndagĩtarĩ, na kwoguo ndagĩtarí nĩakwandĩkagĩra irua agakwĩra ũthie bamacĩ-inĩ ĩria ĩ hakũhĩ nawe nĩgetha ũgũre ndawa icio akwandĩkĩra, na tarĩngĩ nĩ ũthiyaga bamacĩ ĩyo ũgakora gũtire na ndawa icio egũkwandĩkĩire, ũgathiĩ bamacĩ ĩyo ĩngĩ ũgakora onakwo gũtirĩ na ndawa icio, kwoguo ũgũcoka kwĩ ndagĩtarĩ ũria ũgũkũrigitĩte, ũthiĩ ũmwarĩrie, ũmwĩre nĩwaga ndawa icio, kana no akwandĩkĩre ndawa ingĩ cingĩgũteithia kũringana na ũrĩa ndawa icio ingĩ cingĩagĩgũtethia tondũ gũtikĩrĩ icio egũkũandĩkĩire.

Thĩiniĩ wa nyũmba kana rumu ĩno nĩ ndĩrona kwĩna maũndũ maingĩ mũno ma bata, ũndũ wa mbere, nĩ ndĩrona kwĩ na ndoo cia gũthambia, ciĩ hamwe na mopper, na koguo nĩ kuonania kũndũ gũkũ nĩ gũtheru, nĩ kũndũ andũ maroya ũtheru na njĩra nene mũno, nĩndĩracoka ngona harĩ o na sink ya maĩ, koguo nĩ kũndũ kwĩ na maĩ, o ta ũrĩa ndauga ũtheru gũkũ nĩ ũragacĩrithio na njĩra nene. Nĩndĩracoka ngona hena itĩ, hena metha, nĩndĩrona hena bairo na koguo nĩ kũonania kũndũ gũkũ kana thibitarĩ ĩno, tondũ nĩ ĩrakĩoneka nĩ thibitarĩ, nĩ maraiga rekondi cia arwaru ao, nĩ maraiga rekondi cia kira kĩndũ, tondũ mena nginya ndiroo ya kũiga bairo icio, na maũndũ mau mothe.

Ũhũthĩri wa kombiuta nĩ ũhoro wa kĩrĩu na ũhoro ũyũ nĩ ũkũrĩte na njĩra nene mũno na ũkaiyũkio na ũkeendeka nĩ kira mũndũ kuma andũ a gima gũthiĩ ciana. Kira mũndũ nĩ aiyũkĩtie ũhũthĩri wa kompiuta tondũ kahinda karahĩtũkĩte, gũtirarĩ na ũhoro wa ũhũthĩri wa kombyuta. Ta rĩu okorwo nĩ macukuru-inĩ maitũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa gũtiarĩ na ũhoro ũyũ wa kompiuta. No rĩu, mũgathe kana mũtongoria witũ ti Ũhuru Mũigai wa Kenyatta, arehire ipad thukuru-inĩ citũ cia primary na kwoguo nginya ciana ciothe nĩ cirahota kũrutwo kompyuta, cikahota gũthoma na kompyuta, cikahota kũandĩka maũndũ marĩa marathoma kana kũruta nginya wĩra wao wa mũciĩ ũria maheo nĩ mwarimũ kũgerera kombiuta.

Condom nĩ kĩndũ gĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ tondũ nĩ ĩteithagĩrĩria kũgitĩra mĩrimũ ĩrĩa ĩtambagio kuma kũrĩ mũndũ ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ rĩrĩa me thĩiniĩ wa gĩĩko. Na o rĩngĩ nĩ ĩteithagĩrĩria mũno tondũ kwĩna arũme amwe makoragwo metuĩte tũthenge kana thenge. Wĩra wao nĩ kũrehe ciana nini thĩinĩ wa gĩĩko. Mageeka gĩĩko, na kwoguo rĩrĩa meekĩra condoms nĩ mateithagia mũno kana makagitĩra ciana icio citikohe mahu. Tondũ, ciana ciakĩoha mahu, ciana ciao cikũrerwo nũ?

Ndagĩtarĩ wĩ mwega? Niĩ njĩtagwo Wanjora wa Wacera, na ũmũthĩ njũkĩte gũkũ tondũ ndiraigwa wega. Nĩndĩraigwa mwĩrĩ ũcio wakwa ndũrĩ raini na nĩkĩo ndoka ũnjeke, ũnjĩre nĩkĩ kĩũru nanie, na nĩgetha ũhe nginya ndawa okorwo wĩna cio tondũ nĩndĩraigwa ngĩhatĩrĩrio nĩ mwĩrĩ mũno mũno mũno, na rĩu ndĩmũmaku nĩkĩo wona ndoka thibitarĩ, ĩĩ. Pause

Wĩmwega mwendia wa ngathĩti? Wĩra ũhana atĩa gũkũ, gũkũ ndĩrona kwĩna andũ aingĩ mũno, wĩra no nginya ũkorwo nĩ mwega ĩtiguo? Ah rĩu ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ njĩra ya gũthiĩ thibitarĩ Kenyatta-rĩ nĩ nakũ tondũ ngĩũrũrĩte taũni ngorũra taũni ngorũra, hũthĩrĩte google map ngahũthĩra kira kĩndũ ndirĩ ndĩrona na ndikoragwo na app ya uber atĩ nĩngwĩtia gakari gandware nginya kuo. Hihi no ũnyonererie njĩra ya gũthĩĩ kenyatta thibitarĩ?

Rĩria watho ũgũthondekwo, maita maria maingĩ ũmanaga na mũbunge ũmwe, agathie akawandĩkithia komputa - inĩ, agacabithia maratathi mau, nĩgetha agathie akahe ambunge aria oothe, makaũtwara bunge makawarĩrĩria magathũrima mawega na maũrũ nĩgeha ũgacoka ũgatwarwo kũria mbũnge - inĩ ya senate nao makaũrora rĩngĩ makaũnyabara rita rĩa kerĩ, nĩgetha ũcoke ũtwarĩrwo mũnene wa bũrũri kana President witũ wa bũrũri nĩgetha aũhetũkie.

Haha nĩ haroneka nĩ mũndũ ũgũtũmagĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ mbeca, na message ĩno ĩhaha ĩroneka itagwo prompt na njĩra ya gĩthũngũ. Ĩtũmagwo nĩ andũ a Safaricom, magakuonia rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa ũramũtũmĩra mbeca, mbeca iria ũramũtũmĩra na cikũrengwo nĩ ũndũ wa kũmũtũmĩra mbeca, na kũoguo haha ũrorio kana wenderee gũtũma, kana ũrũgamie.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩnyonaga kũgacĩra gwa bũrũri, kũgacĩra kwa matũra, na kũgacĩra kwa andũ kĩũmbe, na makĩria mũno mbeũ njĩthĩ. Rĩrĩa cĩrathiĩ kũrĩa kĩrathi kana cukuru gũthomithio, nĩcigĩaga na ũgĩ, ũgĩ ũrĩa ũteithagia gũtereba bũrũri na ũthiĩ na mbere, na oho o rĩrĩa marakũria bũrũri, nĩmekũragia o enyewe, na magakũria family ciao. Kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ na bũrũri.

Rĩrĩa wahingũra eCitizen, ũkoragwo wĩna kamweke kamwe kega mũno ga kũamũkĩra motungata ma thirikari kumana na thimũ-inĩ yaku, okorwo nĩ kĩndũ ta marũa maku ma gũtwarithia ngari, nĩũkũmakora harĩa ha eCitizen, nokorwo nĩ ũrenda gwĩka ũndũ kana kũmagacĩrithia makĩria, ũkũgerera o hau. Okorwo nĩ indo ta ibandĩ, okorwo nĩũrenda kũmenya ũhoro waku na insurance ya thirikari ya thibitarĩ kana SHA, ũgũthiĩ o harĩa eCitizen, na nĩũkũmĩkora haũ na nĩũkũmenya kĩrĩa ũrenda.

Wĩ mwega ndagĩtarĩ? Niĩ ma kahoma kandwarĩte ma ndagĩtarĩ. Ndĩraigua gagĩtũma ndute thigino, nĩ ndĩrathigina mũno, nĩ ndĩrahingĩka maniũrũ, nĩ ndĩrahingĩka gĩthũri na ngĩkorora nĩ ndĩraigua gĩthũri ruo, na ndĩna gĩkorora kĩingĩ mũno ndagitarĩ. Na kwoguo, o na no ndĩraigua ndĩna ironda gũkũ maniũrũ nginya kũmira nĩ thĩna .

Rĩrĩa ciana ci rathoma ciĩ hamwe ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno tondũ nĩ mahotaga gũteithanirĩria, ũrĩa ũtaramenya akonĩo nĩ arĩa maramenya. Na ũndũ ũcio nĩ ũmateithagia kũnyita wega tondũ mararĩrĩria mathomo mategwĩtigĩrana tondũ othe nĩa rika rĩmwe na koguo íũndũ ũyũ nĩ ũmateithagia mũno harĩ gũthoma na gũcokera indo irĩa mathomithĩtio nĩ arimũ ao.

Mũrĩmi ekwenja ndemu mũgũnda-inĩ wake, ndemu ĩyo nĩ ĩmũteithagia kũiga maaĩ, nĩũndũ, rĩrĩa gũtaraura kana maaĩ ma mũberethi nĩ moorire. Akahota gũitĩrĩria mĩmera yake maaĩ kana kũhe mahiũ make maaĩ ategũthĩnĩka, tondũ nĩ maaĩ marĩa eeigĩire, hihi hĩndĩ ya mbura kana agĩtahĩrĩra kuuma mũberethi-inĩ. Kwoguo gwake gũtikaniara maaĩ ma kũrĩma kana ma kũhe mahiũ. Ndemu cia mũndũ kĩũmbe nĩ cimateithagia mũno.